Aboen ngokaik bandek, yoe bandek koner ngokiet ak koet kochoki ak kolok maainik che yechen. ABoen kora, igochin vitamin ngokiet, ak inage beek ngokiet sikoet kochoki,